Tũngĩrora mbica-inĩ ĩno, nĩtũkuona hena athuri erĩ, na me thĩinĩ wa maĩ, na hena maratathi maigĩríĩrwo kana hena tũnyamũ tũigĩrĩrwo thĩinĩ, wa maĩ maya. Maita maingĩ rĩrĩa ũkuona nyamũ ta ĩno ĩkoragwo nĩ handũ kana ndemu gakĩtwo ga kũrĩithĩria thamaki. Oho, rĩrĩa ũkuona andũ aya ũũ, tokorwo nĩ maĩ marathambia, kana nĩ thamaki ici marahe irio. Ũrĩithia wa thamaki nĩ ũrĩ bainda mũno tondũ ũkoraga mũndũ rĩrĩa akwendia thamaki ici, nĩ aciendagia na mbei njega, nĩ aciendagia na mbei njega na nĩ ekuona umithio harĩ ũrĩmi wake.

Haha nĩ tũrona hena mbũri igĩrĩ na nĩtũrona cigĩirwo nyeki. Ũrĩithia wa mbũri, wambere nĩ ũbatiĩ ũmenye ũbatiĩ wakĩre mbũri ciaku kiugu kĩega kũrĩa cirĩraraga kana kũrĩa cirĩtindaga, ingĩkorwo ũrenda citindage nyũmba citigathiage nja kũrĩa. Rĩrĩa ũgũcitindia nyũmba, no mũhaka mbũri ici ũcihe irio o hamwe nginya na maĩ, ona rĩmwe, harĩ macumbĩ marĩa mbũri iheagwo nĩgetha yongerere nutrients kana ĩhote gũkũra wega. Mbũri nĩ ĩrĩ bainda nyingĩ mũno tondũ rĩrĩa ũkũmĩthĩnja no wendie nyama ĩyo. Oho, ngothi ĩno yao kana rũũa rũrũ rwayo, nĩ rwendagio na rũkauma mbeca njega mũno. Ũrĩithia wa mbũri, oho nĩ ũrĩ mathĩna ngũrani ngũrani tondũ rĩrĩa ũkũiga mbũri ciaku, maita maingĩ rĩrĩa kwĩna heho, ũkoraga nĩ cirarwara homa kana rĩmwe nginya ciarĩkia kũrwara mĩrimũ ngũrani ngũrani, no cihote gũkua.

Tũngĩrora mbica-inĩ ĩno, nĩ tũkuona hena kĩndũ kĩhana kanyũmba na maita maingĩ gĩtagwo greenhouse. Rĩrĩa mũndũ akwenda gũthondeka greenhouse, wambere, no mũhaka ũkorwo na maratathi marĩa magĩrĩire tondũ no mũhaka ũgĩe na iratathi rĩrĩa rĩrĩhotaga kũingĩria ũrugarĩ, no ũrugarĩ ndũngiuma kuma kũrĩ rĩo. Oho nĩ ũgũbatara macuma marĩa ũkũnyitithania nĩgetha ũhote kũigĩrĩra iratathi rĩaku. Oho mũndũ rĩmwe nĩ abataraga thitima tondũ rĩrĩa ũkũrĩma na greenhouse, maita maingĩ nĩ ũkoraga nĩ ũrabatara thitima ohamwe na, ona tũngĩrora mbica-inĩ ĩno, nĩtũkuona twĩna gĩtawa gĩa solar, kana nĩ gĩtawa kĩrĩa gĩthondekaga hinya wa thitima kũruta kuma kũrĩ riũa. Oho, rĩrĩa mũndũ agũthondeka greenhouse no mũhaka akorwo na ũmenyo wa kĩndũ kĩrĩa arenda kũrĩithĩria kana gũkũrĩria kũu thĩiniĩ, tondũ ti irio ciothe cikũragĩrio thĩiniĩ wa greenhouse.

Haha nĩ tũrona macini ĩrĩa ĩtũmĩkaga gũthĩa irio cia ng'ombe, kana nginya mahuti ma mahiũ. Maita maingĩ ũkoraga macini ĩno ĩrahũthĩka gũthĩa irio ta thaara, nyeki kana nginya hay nĩgetha cihote kũheo ng'ombe, irio icio ci tũcunjĩ tũcunjĩ tũnini tũnini. Rĩu maita maingĩ oho nĩ ũkoraga macini ĩno no ĩhũthĩke mũgũnda-inĩ mahinda-inĩ ma kũgetha irio tondũ no ĩhote kũgetha irio. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria mũno tondũ nĩ ũkoraga mũrĩmi nĩ arahonokerio mbeca nyingĩ mũno rĩrĩa akũrĩma, rĩrĩa akũrĩma handũ ha kũrĩha andũ akahũthĩra o mbeca nini gũĩkĩra maguta kana rĩngĩ kũmĩrĩhĩra hinya wa mwaki nĩgetha ĩhote kũruta wĩra.

Tungĩrora mbica-inĩ ĩno, nĩtũrona anake erĩ me thĩiniĩ wa gatarũ, marĩ thĩiniĩ wa iria , na nĩ tũrona iria rĩrĩ nĩ rĩnene mũno , nĩtũrona anake aya nĩgũtega magũtegaga thamaki, na nĩ mahota gũtega thamaki inya nene mũno, thamaki ici no cirĩo nĩ andũ kuma ikũmi na atano, na nĩ makũigania , ũndũ ũyũ nĩ ũngenetie mũno tondũ nĩ ũronania anake aya nĩmareyethera mĩeke ya mawĩra handũ ha gũtindaga kũu mabarabara-inĩ maikarĩte thĩ, kana makeingĩria thĩiniĩ wa ndawa cia kurebya, kana wĩkinaĩ , oho nĩtũrona rĩrĩa magũtega thamaki ici nĩmagũciendia na andũ arĩa magũcirĩa , nĩmakũgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Arĩmi nĩ mageragĩra mathĩna maingĩ mũno rĩrĩa makũandĩkithia mĩgũnda yao, tondũ maita maingĩ ũkoraga, arĩmi acio, aingĩ ao nĩ akũrũ na matiramenya kũrĩa mabatiĩ gũthiĩ nĩgetha mahote kũandĩkithia mĩgũnda yao. Matukũ tũrĩ, thirikari nĩ ĩcenjetie maũndũ maingĩ mũno na ũgakora mĩrĩhĩre ya kũandĩkithia mĩgũnda, ĩna ngarama ya igũrũ mũno tondũ mũndũ nĩ akũhota, nĩ ũgũkora mbeca iria ũkũhũthĩra kũandĩkithia mũgũnda ũcio waku ndũrĩ nacio na ihinda rĩrĩa rĩkuo maratathi macio mangiuma, nĩ ikuoya ihinda iraya mũno nginya ũgakora mũrĩmi nĩ ariganĩirwo. Oho nĩ kũrĩ na thĩna ũngĩ wa andũ kungumio mĩgũnda yao kana kũiyĩrwo mĩgũnda yao. Koguo nĩ tũrabatara, thirikari nĩ ĩrabatara ĩrore handũ hau nĩgetha arĩmi mahotage kũandĩkithia mĩgũnda yao.

Geithĩkai, nĩndetia irio kugerera rũrenda rwanyu na ndarĩha na kandi yakwa no ndakora ndarĩha maita merĩ. Hihi no mũhote kũndeithia kana mũnjokerie mbeca icio cia igũrũ? Nĩ twageithĩka, thengiũ mũno nĩ gũka gũkũ gwitũ gwa KFC na gũtũgũrĩra irio. Ingĩrora haha nĩndĩrona warĩha mbeca icio maita merĩ na nĩ sorry mũno. Nohote gũkũrutĩra mbeca ici no nĩngũoya ihinda iraya mũno tondũ ũrĩa ũcirutaga ndarĩho kwa thaici, no tũmũetereire ta mathaa matatũ kana nginya mana, kana hihi rĩ, no ũndigĩre namba yaku ya thimũ, oka rĩ, aruta mbeca icio, no ahote gũgũtũmĩra thĩinĩ wa thimũ yaku arabu we nĩ ũgũcitũma kandi-inĩ yaku. Nĩ sawa nĩngũgũtigĩra namba yakwa na nĩ thengiũ mũno nĩ kũndeithia.

Rĩrĩa aciari maheo ciana nĩmabatiĩ kwamba gũikara thibitarĩ thikũ ithatũ kana inya nĩgetha mahote gũbundithio bata wa kwongithia ciana ciao nginya mĩeri ĩtandatũ ĩkinye matakũmahe kĩndũ kĩngĩ. Rĩrĩa mwana akũongithio nginya mĩeri ĩtandatũ atakũheo kĩndũ kĩngĩ, nĩ ĩmũteithagĩrĩria mũno nĩ kũgĩa na ũiguano mwega gatagatĩ ka ye na nyina. Mwana ũcio nĩ amenyaga nginya nyina wega na akahota kũmwenda na mũciari nĩmendanaga na mwana wake. Oho, rĩrĩa ũkwongithia mwana waku mĩeri ĩtandatũ, nĩ akũraga wega na ndagĩaga mĩrimũ tondũ iria rĩu nĩ rĩramũteithia na indo iria ũramũhe, rĩngĩ no cikorwo na germs koguo rĩrĩa ũkũmũhe nĩ ĩmũteithagĩrĩria mũno nĩgetha ndakarware mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa ĩngĩrehanwo na kũmũhe irio tene.

Njĩra cia kũhũrana na mĩtangĩko cikoragwo cirĩ nyĩngĩ mũno, mũno mũno niĩ nyendete kuoya mũkanda ngarũgarũga kana ngateng'éra. Ũndũ ũyũ nĩ ũndeithagia mũno tondũ nĩ ũnyihagĩria mahĩnda marĩa ingĩkorwo ngĩ ĩcirĩa maũndũ macio tondũ ingĩkarĩkia gũteng'éra kana kũrũgarũga na mũkwa ũkoraga ndĩ mũnogũ kogwo maita maingĩ nyendaga tũ gũĩthamba, kũrĩa na nga koma. Ũndũ ũcio nĩ ũndeithagĩrĩria mũno tondũ nginya meciria nĩ manyihaga mũno. Hena maũndũ maingĩ mũndũ angĩka rĩrĩa ekwenda kũnyihia mĩtangĩko kana mathĩna ma kana maũndũ marĩa arecirĩa. Rĩngĩ no athie kĩharo na athake na mũbira nĩ getha enyiherie mahinda macio makũgĩa na meciria maingĩ. Oho ũngĩkora wĩna mathĩna maingĩ mũno na nĩ marakũremera nĩwega ũthie wone mũtaramũ ũrĩa ũngĩgũteithĩa gũĩtĩkĩra maũndũ macio

Mathĩna marĩa arutwo mageragĩra rĩrĩa makwenda kũhũthĩra intaneti, makoragwo marĩ mathĩna maingĩ mũno tondũ wa mbere, rĩrĩa ũkwenda kũhũthĩra intaneti, no mũhaka ũkorwo na thimũ njega ĩrĩa ĩngĩhota kũingĩra rũrenda-inĩ rwa intaneti ĩtagũgũthumbũra kana rĩngĩ nginya laptop na ti mĩciĩ ingĩ ikoragwo na thimũ njega kana nginya laptop ĩrĩa mũrutwo ũcio angĩhũthĩra gwĩka mathomo make. Oho rĩrĩa mũndũ akwenda kũhũthĩra intaneti, ti kũndũ guothe intaneti ĩkoragwo ĩkinyĩte na rĩrĩa nginya mũndũ akũgũra bundles, nĩ ũkoraga maita maingĩ network kũu ti njega. Koguo nginya mĩrutĩre ya bundles ĩyo nĩ ĩrarehe thĩna mũrutwo akaga gũthoma wega. Ũndũ ũyũ nĩ ũrehaga thĩna mũno tondũ arutwo aingĩ nĩ mathĩnĩkaga mũno na makaga gũkinyia grade kana makaga gũkinyia mathomo mao harĩa mangĩenda nĩũndũ wa mĩtangĩko ĩno ya maũndũ ma intaneti.

Atongoria a ndini ya gĩithĩramu, nĩmarĩ mawĩra maingĩ marĩa marutaga thĩiniĩ wa matũra maitũ. Atongoria aya, no ta atongoria a makanitha marĩa mangĩ. Kogwo wa mbere, nĩ marĩ ũigĩrĩrĩki wa kũrehaga thayũ thĩinĩ wa matũra maitũ na kwaranĩria na andũ. O o nĩ mahũthagĩrwo mũno rĩrĩa andũ mangĩkorwo na macira. Nĩ mateithagĩrĩria mũno kũnina mathĩna macio na makarehe ũiguano gatagatĩ ka andũ. Oho, atongoria aya, ota atongoria aingĩ a kanitha, nĩ marĩ ũigĩrĩrĩki wakũhoyagĩra bũrũri witũ o hamwe na gĩcigo gitũ nĩgetha Ngai aikare naithwĩ na ahote gũtũteithia. Oho, o ta atongoria a kanitha iria ingĩ, atongoria a ndini ya gĩithĩramu nĩ marĩ ũigĩrĩrĩki wa kũrutaga atongoria aitũ mahĩtia kana makaranĩria na atongoria makamera maũndũ marĩa andũ na mũingĩ ũrenda na marĩa matamakenetie.

Mĩciĩ mĩnene thĩiniĩ wa bũrũri witũ, nĩtũrĩ mĩciĩ ĩgana ona, wa mbere nĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa gũkoragwo na mawabici maingĩ, oho especially mawabithi mawabici mathikari makoragwo kũu mwena wa Nairobi , oho nĩtũrĩ Mombatha kũu mwena gĩcũa-inĩ kũrĩa gũkoragwo na andũ aingĩ mũno arĩa mathiaga kũu, tondũ nĩgũkoragwo na kũndũ kũingĩ kũrĩa kũrehaga mũno agendi akuma mabũrũri ma na nja, oho nĩtũrĩ Gĩthumo, Gĩthumo nĩ ĩrĩ ngũmo mũno tondũ nĩ kaunti ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩruta thamaki nyingĩ mũno, nati kauntĩ nyingĩ iria irutaga thamaki, oho nĩtũrĩ na mũ ,mũciĩ mũnene wa Eldoret, kũu nakwo ĩkoragwo rũgongo wa bũrũri, onagwo no mũciĩ ũmwe mũnene thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, mũciĩ ũngĩ nĩ Naikuru, Naikuru nĩkũĩkaine mũno tondũ nĩkũrĩ njũĩ nyingĩ cia maaĩ na lakes nyingĩ mũno, kũgwo agendi nĩ mathiaga kũu kuona mĩciĩ ĩyo mũnomũno.

Thĩiniĩ wa mũtũrĩre wa o mũthenya o mũthenya , mũndũ nĩ ageragĩra mĩtangĩko mĩingĩ mũno, nĩ wa mbere tũngĩrora, mĩtangĩko ĩmwe yũkaga nĩ kũrwo nĩ mawĩra, gũkwĩrwo nĩ andũ arĩa wendete kana mangĩ maingĩ mokaga na mũtũrĩre , mũndũ rĩrĩa akwenda kũhũrana na mĩtangĩko ĩno no mũhaka etĩkĩre maũndũ macio nĩmekĩkĩte, na arore mbere nende gũtwarithia mũtũrĩre wake na mbere , oho rĩrĩa mũndũ ona mũndũ nĩ ambia kũrwara meciria nĩ abatiĩ amũtware kũrĩ counsellor, kana kũrĩ mũndũ ũngĩhota kũmwarĩria, nĩgetha ndaka ndaka ndakahĩtanie kana athĩne agĩe na thĩna wa meciria, na kũrĩ maũndũ mamwe mũndũ angĩka na wone mũndũ ũyũ arĩ na thĩna wa meciria, maũndũ macio nĩta kwaga gwĩthamba , ũkona maũndũ marĩa mũndũ ũcio arendete gwĩka, nĩ amba kũmatiga, mũndũ ũcio ũkambia kuona ndarenda gũikarania na andũ arenda gũikara e wiki, ũkona mũndũ ũcio maũndũ marĩa aragerera nĩ maingĩ mũno na nĩ mara mũthumbũra thĩiniĩ wa meciria make.

Njũragano ici, wa mbere citibatiĩ , tondũ mũndũ abatiĩ kũheo muoyo wake nĩ Ngai, atongoria a mabũrũri maya merĩ, mũtongoria wa bũrũri wa Kenya o hamwe ona wa Uganda, nĩ mabatiĩ maikare thĩ na maigwithanie methe kĩhonia kĩa haro ici, tondũ gĩcigo kĩa Migingo tũtimenyaga wega kana gĩ thĩiniĩ wa bũrũri wa kenya kana thĩiniĩ wa bũrũri wa Uganda, kũgwo nĩ mabatiĩ maikare thĩ mamenye atĩ gĩcigo kĩu kĩaheanirwo nĩ Ngai, kana methe ũndũ mangĩhota gũtinania gĩcigo kĩu, gĩcigo kĩu gĩtibatiĩ gwĩtwo kĩa bũrũri mũna, mabũrũri maya mabatiĩ kũnyitana mathondeke gĩcigo kĩu, nĩgetha arĩa maikaraga gĩcigo kĩu a mabũrũri mau merĩ maikare na thayũ na mage kũ, manine haro ici nĩgetha mahote gũthara mĩoyo ya andũ.

Mĩako ya mabiacara, nĩmĩnene mũno, na ĩna ngũrani ngũrani, thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, gĩcigo gĩakwa, nĩtũkũrora nĩatĩ nĩtũrĩ nyũmba ĩmwe ĩtagwo Osman Allu, ĩyo yarĩ building na ũngĩkora nyũmba-inĩ ĩyo, nĩũgũkora kwĩna nginya ceceni cia rendio, cia taũni ya, cia taũni ya Nyĩrĩ taũni, iria cikoragwo kũndũ kũu. Oho, nĩtũrĩ Nyeri mall, Nyeri mall ĩkoragwo ĩkuĩte supermarket nene ya naivas, na wabici nene cia raini cia Telcom, oho nĩ ĩkuĩte mabiacara maingĩ, ta wendia wa thimũ, kũrĩ kũndũ mũndũ angĩthiĩ gũthondekerwo maitho okũu thĩiniĩ, kwĩna macaruni na inyothi, ona kũndũ kũrĩa andũ mathiaga gũthondekerwo ndwara, tũtekũriganĩrwo nĩharĩ nyũmba ĩrĩa ĩkuĩte Safaricom, kũrĩ nyũmba ĩyo ĩkoragwo ĩkuĩte Safaricom nduka, nĩ ĩkoragwo ĩkuĩte bengi ya Equity, nĩ ĩkoragwo ĩkuĩte nduka cia laptop kana kũrĩa nginya ũngĩgũra matibi, nduka ciendagia indo iria cihũthagĩra thitima.

Marĩhi ũkĩgerera internet, wa mbere nĩ makoragwo mahũthĩtie mũno tondũ to mũhaka ũtinde ũkĩthiũrũrũka na mbeca gũkũ gwothe no gũthiĩ na thimũ yaku ũkarĩha nacio. Rĩrĩa ũkũrĩha mbeca kũhũthĩra internet , wa mbere nĩ ũkoraga ona ũngĩkorio rĩngĩ thutha wa ihinda rĩigana atĩa, ũhoro wa mbeca ciaku, na ũrĩa wacirĩhire, ũkoraga wĩna handũ ungĩhota kũruta message ĩyo ya marĩhi maku, kogwo nĩ ĩhũthagia mũno tondũ ndũgikora kũrĩ kĩndũ kĩmwe ũrarĩhio maita merĩ. Ti ta kũnengerana cash mũndũ no ore na cio kana age kũandĩka ũkore ũrarĩhio mbeca icio rĩngĩ. Wa kerĩ, rĩrĩa ũkũhũthĩra internet, nĩ ũkoraga ũmenyereire maũndũ maku. Tondũ ũngĩkora gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩmenya nĩ mbeca cĩigana watigara nacio thĩiniĩ wa thimũ yaku. Kogwo internet nĩ ĩkoragwo ĩhũthĩirie mũndũ tondũ ona mũndũ ndangĩmenya wĩna mbeca cigana negetha agũtũmĩre kĩndũ ta mĩkora.

Irio cia GMO nĩ ĩria ciheanagũo nĩ thirikari ta mbembe na mboco na waru iria ciheanagwo nĩ thirikari, na ũthiaga ũcihandĩte tondũ ikoragwo cirĩ njega cia kũhandwo. Rĩrĩa mũndũ agũcemania na irio ici wa mbere, no mũhaka ũcirore wega mũno tondũ rĩmwe thirikari nĩ ĩheanaga, irio iria itarĩ njega, kana indo irĩ na kindũ kĩrĩa gĩtara atarĩkana. Oho irio ici nicibataraga bataraitha nyingĩ mũno, rĩrĩa ũgũcirĩma, na mũndũ nĩeragwo, ũngĩkorwo na handũ ũngĩona bataraitha ĩrĩa ĩheanagwo nĩ thirikari, nĩ wega ũhũthĩre yo, tondũ bataraitha ĩyo na irio icio, mũno mũno nĩ cingĩranaga na nĩ ĩheanaga irio njega, na maciaro maingĩ. Oho rĩrĩa ũkũrĩma irio cia GMO, irio cia GMO wa mbere ndũbatiĩ kwenderio, ũbatiĩ kũheo, tondũ ĩheanagwo nĩ thirikariĩ itakũrĩhio ona ciringi.

Kanyamũ gaka ũkuona nyitite haha gaka nĩko getagwo gauge na nĩko kahũthĩkaga mũno mũno gũthima maĩ marĩa marĩ thĩiniĩ wa rĩera, ũkĩrora kanyamũ gaka wambere, ũgũkahingũra ũũ ũrona ngĩkahingũra, na ũkaige rĩera-inĩ, ũkanyĩte ũũ kwa ndagĩka ĩgĩrĩ kana ithatũ, warĩkia gũkaiga rĩera-inĩ ka ndagĩka igĩrĩ kana ithatũ, nĩ ũkũrora ũtigĩrĩre nginya nĩ Kanyua maĩ gakinya haha, haha ũrona karaini gaka ka red, warĩkia ũguo, nĩ ũkuona maĩ nĩmakinya karaini gaka ka red, ũkũmĩinamania na ũcokie gakunĩko gaka, ũũ ũrona ngĩka, wagacokia gakunĩko gaka, nĩũkũinamania gauge yaku, o ũũ wega na warĩkia kũmĩinamania ũmĩnyite ũguo na ndũkamĩinainie kwa ndagĩka ingĩ ithatũ. Harĩa ũkuona maĩ macio makinyite nĩũkuona hau harĩ na scale harĩa ũkuona maĩ macio makinyĩte, nĩ ho kũmenya maĩ macio nĩmo marĩ thĩiniĩ wa rĩera rĩaku rĩa mũgũnda.

Arĩmi arĩa marĩmaga irio mĩgũnda mĩnene, nĩmendete mĩgũnda ya gũkomborwo mũno, tondũ wa mbere mũgũnda ũcio wa gũkomborwo maita maingĩ ũkoraga, makomboraga mĩgũnda ĩrĩa tĩri wayo nĩ mũnoru na no ũhote gũkũria irio icio marenda gũkũria wega. Rĩrĩa megũtigĩrĩra tĩri ũcio nĩ mũnoru, nĩho makomboraga mũgũnda ũcio, na makomboraga mũgũnda mũnene ũndũ akũhanda irio nyingĩ nĩgetha one umithio mũingĩ harĩ kũ harĩ kũhanda kana harĩ irio ici akũhanda. Twauma ũguo, ũkoraga andũ aya mahũthagĩra maita maingĩ macini kũrĩma irio ciao, kuoguo mahinda marĩa nĩekũhonokia mbeca nyingĩ mũno kana oho nĩekũnyihia namba cia aruti a wĩra, oho wĩra ũyũ nĩũkũrutwo naihenya mũno. Ũkoraga mbeca iria agũkombora mũgũnda ũcio nĩ nini mũno kũringana na kĩrĩa akuona, kuoguo nĩakuona bainda akomborete mũgũnda akahanda irio ciake na arĩkia gũcigetha na aciendie, ũkoraga nĩona bainda nyingĩ gũkĩra ũrĩa angĩahandire mũgũnda ũtarĩ mũnoru.